Bo komonut kot missing boisho niton kotienge ak chichiton ko romuu beek chemiten en imbaret nemiten minutik chekibore muchelek. Minutik chuton komokinygee beek chechang kobaten miten ele moyoche kosir kosir soiti ele tor koweche rurutik chebo minutik chuton kotor kenyorchigee che tuteno, bo komonut boisho niton kobit kotiengee ak koron yekabit rurutik kenyoru rurutik chechang kotiengee ak kokirib minutik kebongonchi beek chemoche kele moche chetyana ngotko matkochanga beek soit amatkotutukinitun soiti. Bo komonut kora ot en minutik alak cheu beek ak bandek ak nduma kobokomonut keyai boisioniton sikobit kenyorchigee rurutik chechang kot missing akobor kounoton